Magi gin jo IEBC kata duolno endo mochung' nendiko jogo eko mago kura epachoka. Kaendi aneno ka gindiko dhano mabiro go ombulu kendo mano endo nigi nengo ahinya, nikech magi eki eyak mabiro yiero jotelo mabiro konyo e pacho ka ande, mabiro kelo dongruok epiny owacho ma Kenya ka.

E kinde mane adonjo e mbalariany e pacho ka, ne adhi mondo mi andikra gi piny owacho mondo mi omiya kony mar HELB mane dhi konya e somo mara mar mbalariany, to ne ayudo buok mokalo e kinde mokuongo ni endi, kaluwore ni ne ayudo ni pesa mane inyal miya, kata omenda mane ginyalo miya ne thinie moloyo, ma mano endo nomiyo abuok kabisa nikech kane ang'iyo thuolo madhi kao kacha to gi omenda mane ginyalo miya to gi fee manachulo, omenda ni ne thin kabisa mane ok nyal konya ahinya.

Kaw simbi mar ong'we yamo kata laptop mari, ne ni ingi bundles moromo manyalo mii tudruok e kor lwasi. Donji e mbui niendi mar KRA kata itax. Manoendo timore sama idwa duoko osuru mari ne piny owacho. Eseche ma isedonjo e mbui niendi, ne ni in gi PIN mar KRA mane iyudo e thuolo mane indikori kodgi kacha. Bende neni ni ingi namba moro mar siri ma itiyogodo mondo mi idonji e mbui noendi. Ka isedonjo, kapo ni in jalno ma ok ondiki kamoramora, bende ok tim biasara moramora, to dii kama ondiki ni "return" no, kaeto idhi neno ka okelo weche moko kanyo. Dii kama ondik ni "nil return". Manoendo nyiso ni idhi duoko osuru manono nikech onge tich moramora mtiimo, koro osuru midhi duoko dhi bedo nono. To kapo ni in jalno mondiki, to neni in gi P9 ma en barua moro ma imii gi kambi mondiki kapimo kaka ochuli msara to gi gigoeko ma ing'ado kata ma sirkal ng'ado mondo mi iduok osuru. Ti kode mondo mii...

ma endi en okumba manyien mane piny owacho obiro godo mondo mi okony jopiny e thuolo moro amora magi yudo chandruok mar tuo, kendo ne obiro kane obet kar mane nitiere chon mani luongo ni NHIF to kata kamano nyaka ne obi osebedo gi ng'ikruok mathoth ahinya ka ji mang'eny osebedo kakelo yuagruok mar gi koni gi koni nikech gi ghi e hosuptal mondo mi gi yud thieth e buo okumba ni endi to iyudo ka pok okonyo gi nikech pesa magi sebedo ka gichulo kata mosebed king'ado gi kinono mos to iyudo ka onge ei okumbani endi, ma endi miyo ibedo gi parruok mathoth ahinya kendo gi penjruok mangeny ahinya ni to kare pesa gi dhi kanye, to kare mane obiro ni oberni dak wane kokonyo wa maber, machon cha yande ber moloye koro kuom mano jopiny yuak ne kabisa ni ok ober kendo gi gombo mondo mi duok machon mane nitiere cha.

Mae en duol mochung' ne chiwo koda nono penj e pacho kae. Aneno ka gitimo penj ma chutho to on syiew koda omenda. Mano nyiso ni penj ma gitimono nigi nengo. Aneno ka rowerni matin dogi obet e kombe, kombe ma onyiew gi pesa ma mano bende nigi nengo. Bende aneno ka nyithindogi orwako lewni mag sikul, ma chutho to otwang' koda omenda, ma bende mano nyiso nengo magin godo kacha. Kaeto duol ni endi mangima bende en duol man gi nengo nikech ochung' e timo tich maber. Nikech bang' ma a to rowerni matindo mokalo kuom duolni moyud ka odhi maber to biro dhi e mbalariany, moko bende biro dhi e sikunde mopogore opogore, ma achien to biro kelo dongruok e piny owacho ma pachoka.

Maendi en jatelo maduong' kendo man goteku eduolno ma ochung' neketo nyithindo e sikundego mag mbalariany koda sikunde goeko mopogore opogore epachoka kuonde ma gidhi yude tiegruok mamalo ewechego mag lwedo to koda mago mopogore opogore. Ka endi aneno ka ochiwo weche manyien motudore gi duolno endi. Kendo mano nigi nengo ma berie moloyo. Nikech bang' ma ande to rowere maikore mondo mi odonji e sikunde gi eki, biro ng'eyo thuolo monego bed nigi chakoe ndikore mondo mi gidhi gidonj e sikundegi. Bende gibiro ng'eyo gigo madwarore mondo mi gidonj e sikunde gieki gibirong'eyo thuolo monego bed nigi chako ndikore mondo mi gidhi gidonjie,. Bende gibiro ng'eyo gigo eki madwarore mondo mi gidonji e sikundegi eki.

Halo, to iriyo nade osiepa? Osekawo kinde mang'eny ahinya kapok wawuoyo kodi. To daher mar winjo nito idhi nade. To ngimani chalo nade. To nyaka sani in kure? Tom idhi nade kama intiere no endo ?

Helo Nera, to idhi nade ? Oh, mos kuom mano. Ne adwa gocho ne ng'ato to kare chalni adiyo namba marach, nitie kaka namba ogwenyorena. Atimo mos kuom mano nikech ochoponi. Mos ahinya.

Ne en nyasi maber ahinya, kendo man kod puonjo mogundho. Niyudo ka jodongo obet e duol ka gi luoro dak mar busa. To ng'ato ka ng'ato nigi oseke mare mar ywayo. To bende jodongo moko ne bet koda kwesi. To kata obedo ni negi ywayo gigi kama ande, ne gin gi paro maler ahinya kendo ne gijiwo rowerni matindo mane pod aah, kane ginyiso gi kane gipuonjo gi bende weche mag dak. Kaka ginyalo dak gi jowete gi, kaka ginyalo dak gi monde gi, bende kaka ginyalo dak gi jogo e koo moluoro gi. Bende ne gin joma nenyalo neno gino mabiro timore nyime, ka ne gitemo kwero rowerni matindo yore goeko maricho ma ok onego giluw, to gi yore mabecho ma onego bedni giluwo. Nikech chutho ne gin gi jok man gi lony, mane ong'eyo ni kitimo ma, to giko ne biro gik kama. Mano emomiyo ne giwacho ni ginoendo ma jaduong' nyalo neno kobet e mbero, nyathi kata rawera matin kata oidho mana wi yien mabor manade, okan one ngang'.

Abiro pono mochiek marakuar no kendo, to achodo kete mane e chunye go eko, mit kae to adhi aluoke gi pi maler, kae to abiro nyule kaka en no endo, to en gi kodhi moro e ie kanyo. Kodhino ok na acham ngang'.

Nyaka ibed jalnoeri ma ohero kendo ong'e rito jamni. Bende kaber to onego ibed gi ng'eyo mar dhiedho tuoche mopogore pogore madimak dher dume mar chak. Bende nyaka ibed gi mashin mar nyiedho nikech dhoogi eki gin dhok magolo chák mang'eny, ng'eny bende ging'eny makichako nyiedho. Kichako nyiedho gi lweti ka chiel achiel to ok inyal tieko kata biro kawi thuolo mang'eny ahinya mondo mi itiek nyiedho. Kuom man masind no endo onego ibed godo kendo onego ing'e kaka itiyo kode ma inyalo tiyo kode ma inyalo tiyo kode eyor nyiedho. Bende nyaka ibed jalno no endo ma ohero ler. Nikech kanyo endo ma dhog ni ninde, onegobed kanyo maler mamiyo okuodo ok bedo kuom dhok , kata tuoche marich madimak dhgo eko ok bedi.

Maendi en tij pidho jamni matindo. Mokuongo nyaka iger negi abila, kama ibiro ketogie magibiro bete maber, ma koth ok nyal gogi, bende gino eko machalo ondiek ok nyal monjogie. Bende jamni gi eki gin jamni ma irito gi chiemo, nyiso ni nyaka ibed ni itwe gi kamoloth, seche moko bende igonyo gi idhi ilago gi, mondo mi giyud chiemo moromo. To koponi itweyo gi, to nyaka ine ni inyieo ne gi uno maber kendo motegno kendo mabor maber, manyalo miyo gichiemo e alwuora mabor manyalo miyo giyudo chiemo bende maber, madhi konyogi mondo mi gidongi maber kaka japith.

Maendi en masind nyiedho ma ahinya ahinya to itiyo kode e nyiedho dhok mag dume. Nikech chutho gin dhok magolo chak mang'eny ma nyiedho gi lwedo kelo pek. Koro kuom mano, ikawe to ichuoye e thund dhiang' kaka thund dhok gin ang'wen, dho masind ni eri ichuoyo e thuno achiel achiel kaeto iseto masin kocha chande ma biro diyo to chak wuok, biro diyo to chak wuok, biro diyo to chak wuok. To mano ekaka chagno endo donjo e agulu ma okete no endo. Kae to bang' mano ka isetieko, to idhi ilore to ikawo chagi to ikonyori godo kata idhi iuso.

Mae en dhiang' mar dume. Aneno ka jali endi nyiedho to kendo en gi rawera matin ma bende opuonjo tich kanyo. Mano endi nigi nengo nikech kochako puonje tich kotin kamano, obiro dongo motegno kong'eyo tijni kendo obiro time kata kopo nikoro wuon gi onge. Bende chak ma ginyiedho kaeni, nigi nengo nikech en chak ma idhi usi, to bang' mano biro kelo omenda. Bende dhiang' man kaeni, en dhiang' man gi nengo nikech beche tek, to ka opo ni onyiewe ma okete ka, nyiso ni kanyo odhi nengo mar nyiewe. Bende ogero ne ot ma ka dier ot bende aneno ka olosone maber. Ma eko gin gik ma otim kod pesa ma mago eko nyiso ni odno bende nigi nengo.

Mae endi en chiemo mar waru. Bende kopo ni opure maber e atua maduong' to en gi nengo ahinya nikech idhi use to obiro kelo omenda ne japur, mabiro chako konyre gi omenda no e timo yore mopogore opogore. Bende en chiemo ma kocham, bende nigi teko maber ahinya ma konyo del, kendo del yudo teko kendo dongo maber.